kelotu indamunot ainei tepitat enkurrokinoto enkop teneun oltung'ani emukunta enye aitayu endaa ore eunoto onkuashen naa entoki etipat oleng nentoki sidai nadol sii dupoto natum olopeny kuna kuashen idim aawa olduka nelo amirr neidim sii ainosa tenkang enye nenya tenebo onkera enyenak ormarei lenye meeta oltung'ani lemenya inkuashen.

elio inkishu tenapisha tening'orr aitobiraki naa ore kuna kishu naa enchumbi anake emboliei inosita nenyorr ena boliei naleng amu kepirr kulo mong'i oleng nenyorr ena shumbi nainosita.

ore ena naa eramatata onkineji ore ena kine naa etaramata olopeny etotiro enkutuk nemishirr pee etumoki enkutuk aishiu kajo apa temusano enyaaka sii akus aishopoki enkorkorr ore ena tuala naa ninye ening'orieki intare ninye nalimu intare enchoto natii tenelo neaku ketioyo ashu ninye esaa akeyie pokin niyieu niyiolou enchoto natii intare.

itishipisho ena baye oleng teneesi amu ituku oltung'ani enkila enye tonkaik enyenak nitumia osabuni nesidanu neeku sidai ina kila ata ninye oltung'ani makewon tenidol eeta oloiterio naa ituku enaduo kila enye enetipat oleng enkitukuoto onkilani wenkitukuoto osesen makewon toltung'ani.

eeh, sapuk ena siai tenkop ang amu keponu iltung'anak oponu oing'ua iwuejitin nelakua neponu adol orkuak lang sidai eponu sii adol enkop ang sidai natii ing'uesin netii pokitoki sidai eponu iltung'anak oing'ua inkuapi olashumpa neponu ake sininche loing'ua kenya etumi ing'uesin kumok tenkop ang nijio ilcharkuk oloitikoshi onkopera okulie ng'uesin ake kutitik nemitanyamalisho.

eeta eretoto naidim safaricom atareto oltung'ani menyaaki aitumia iropiyiani tesile meeta tening'orr naa keetae enkoitoi naijo ene pulisa meeta ele tung'ani impisai kake idim tanakata anyaaki ainyiang'u intokitin onchilingini tomon oisiet naisho safaricom peyie etum atalaa enkata nanoto iropiyiani naa sidai ena baye oleng.

kumok inkera naing'ua irmareita lotii abori limidim ainyiang'u intoiwuo enyenak esimu sapuk naidim aitumia anaa computer anake tiinye computer ake openy enetipat oleng ena amu isho enkerai metamoo neyiolou aitumia computer eton akiti ore poki kata naitumia enkerai embaye naijo computer naa enyorr amu iteng'en neyiolou aitobiraki amu eton metii indamunot enyenak enyamali.

Aisidai enkutuk oltung'ani tenelimuni inkaatini, nepiki imbukui aiger, pee eisum iltung'ana taata ashu le taisere pee eitoki ake awuonu teidialo. Ore pooki toki naigeri , aapik enkardasi nemeimin kake eiragieki neisum kulie ishoritin kumok aimie oladuo kilikwai aiteru ena ishoi ompaka enkai ishoi.

elio olautaroni laa ormwalimui eutakita oloisumitae eniko tenitumia enkompiuta eetae sii outbreak ashu empukunoto oloirobi lotupukuo naa ina pepising iltung'anak inkutukie ore ena neret iltung'anak arashu iltung'anak oisumitae peemitoki atanikino kake ore ina naidimie ninche naa tenitumie ake technology enaa imashinini aisumie iltung'anak nelama iltung'anak oleng.

nabo onkoitoi ena etipat natumie irbarnot isiatin lemeeta itisidan sii ena siai enkop ang amu esotu irbarnot intakatakani te town neworu olchafu pookin niturruri nepiki ewueji nebo anaa kulo kuniani neponunui adumu nepuoi apuo abukoki ewueji nebo enetipat katukul ata sininye temurua ang naa eesitae ina.

Ore ena naa esotunoto o mpisai te nkoitoi e mushang'o too nkanisani. Ees ena ilairukok pookin ejo pee eretoo , nilepunye esiai te nkaji olaitoriani, eponu ilaosotuak, ilchoreta, oloopeny enkanisa nitayu impisai enye nitururur tenebo neasieki emuradi nabo tena kumok natii enkanisa naijo enkinyang'unoto o mashinini.

Ore ena nee entomononi naa egira ayerisho, eyerisho ninye itumia emsaai naitobiruaki naji jiko koa. Ore ena masai nitumiai ayerishore nemitumia ninye ntokitin kumok enaa nkuuk pee eyerishoreki, ore ena mama netayolo ninye enkoitoi nemitoki aitumia gharama sapuk teneyerisho. NInye enkoitoi naitoki ara sidai nelelek enkinyang'unoto alang' or gas o kulie toi ake.

Inkitobirat naitobiru serkali ejo pee eikariyan neutaki iltung'ana enkoitoi. Eitobiri oshiake entoki naijo kongamano nawuonu iltung'ana aatumo. Ore ena naa ene tomon are natooshoki tolari le tikitam okuni. Ore ena toki naitariyan iltung'ana tenakata naa serkali nalaaki pee etumoki atarayanita, naa serkali sii nayau lelo abarak leina siai.

elio intomonok nara uni nelio imashinini elio ene ajo enkitesheni naishorieki ilomon tenakata mfano enkitesheni ena a nosim arashu paran anake sidai ore ene naa ninye isumieki ilomon isumita nena tomonok embaye nagira aliki iltung'anak otii oinining'ito ninche towuejitin nepashi pasha tolubot pookin.

kadolita coursera adoita thinkific adolita jabi adolita udemy adolita learnworlds adolita moodle adolita docebo adolita teachable adolita learn dash.

enetipat ena anyorr nanu ena baye etumo iltung'anak neshipa nedung'okini oltung'ani erubata enye aramat ibung'ita iltung'anak orkuak lenye inapa natubulunyie ninche eponu iltung'anak kumok neponu ashipakino neponu adol enasitae enetipat ena amu isho metayiolo ajo ore orkuak neme enkiminata.

indim atoliki oldakitari enake olikinchorita olchani atiaki idimai oshi likae kekun nintumiayie ilo shani ajo abakie inewueji nikiya niliki ajoki imbelekenyakaki ilo shani amu aitumia oshi ele tenkata naje naa lele nanu leton itu aret nincho sababu nchere etu aret inolong neeku pekintoki aing'uraki likae opi anake otii teshumata ilo.

elelek eramatata oleng onkishu nelelek kiyaki dupoto sapuk oleng teninyiang'u tenidoorie enkinyiang'unoto onkishu towuejitin nelelek nilotu aramat tenkata naado arashu tendorrop nilo atum dupoto sapuk oleng enyorr inkishu neramati nenyorr nitukui nenyorr nishori inchumbin nishori irkeek owok pitayu enchuka eshipa ninche inkishu maate.

Iliki ajo kanyo tipat enkitobirata eruar tenkakenya o tenteipa, ias iye makeon ing'i ing'ira autaki ninye enekunakini teneasi. Ilo nintoki sii aliki ajo sidai tenitukoi irkarash ashu nkilani eruar naidim oltung'ani atepetai onaitoipore sii.

Enotote ilopisaani ii ee atumo aimaki embaye nabo, ore te dukuya ninje netii orkitok lenye, etii ipayiani o nkituak ena tumo. Etipika ninje enkomputa sapuk ashu entelevisheni te dukuya ninje egira autarie nelimunye kulie baa pee etum pooki tung'ani atodua embaye nagirai aimaki too nkonyek enyenak.